Mondo mi itim tijni mokuongo nyaka wuog koa e chunyi ni in ema idwaro timo tijni. Mar ariyo nyaka ibed ng'ama riek ma pare ma pache ber nikech tijni en tich ma nyaka ibedgi nyaka ibed ng'ama nyalo paroo gimoro piyo. Ok ni wiyi wil godo mapiyo. Koro sama itimo tijni nyaka ibed ni ing'eyo gik itimo nikech mondo i ipuonj nyithindogi nyaka ibed ng'ama in be iwuon isomo ma ibedo goteseni. Manyiso ni in be indiso timo tijni makata kidhi e sikunde mopogore opogore kimanyo tich, to ginyalo miyi tich nikech gineno otesegi manyisoni in isetimo tijni. Kata ka in nyathi sikul madwa timo tijni, nyaka ibed gi paro maber nikech tijni en tich mawinjo ka ji mang'eny wacho ni otek kendo en tich maji mang'eny ok time nikech ji oluoro gik matek tek ji dwaro mana gik mayot. Kata kamano tijni dwaro mana paro maber gi kompiuta mari ma iiyo godo nikech kompiutagi be tekga yudogi nikech bechgi ongawo ahinya.